Ore kuna poosho naina naa yellow beans. Na keeta maana oleng',tonkiasin ekila enkolong amu ore entoki edukuya, naa keretisho naa amu yiolo ajo ore kuna tokiting' na kenya oltung'ani. Nidim oltung'ani ainosa ena daa, niraposho. Niaraa imoyiaritin tosesen. Ore si ai toki, idim si oltung'ani atabolo nai atabolo biashara ino nimirie kuna tokiting. Na keeta si kuna poosho ropiyaiani oleng',amu ore pemir oltung'ani, na kisaidia pilepunye oltoniet ashu uchumi oltung'ani. Eh isidai si amu inatoki, teniunisho oltung'ani naji piun olchamba sapuk oleng' le aina okuna poosho, na idim oltung'ani nye atimiraki naji inkampunini sapukin. Idim atimiraki nye serkali, na ena kedim serkali ainyang'u, ore nake pidip ainyang'u, na yiolo najo ekilepunye na neret oltung'ani peyie etum naa iropiyiani sidain. Nilepunye na uchumi oltung'ani. Neeku etaa ereteto oleng' kuna poosho tombaa ekila siku nikiasita toltung'anak amu keeta iretot kumok oleng' nayaki yiok.

Ore kuna tare naa aina ondupas neta neretoto oleng teatua losho laingua nanu lolmaasai, amu iyolo kuna tare naa ore ninye engas tinilo sokoni inyi neya nemir lmaaai kuna tare to sokonini netum ropiani narawie inkera sukuul, netum ropiani nainyang'unye endaa terashuka, netum ropiani nainyang'unye entoki naji ichipii, neiputunyoki inkishu, netum entoki naijo naa naishopi naishop nkera, ajo nanu si nkamuka ekeretisho oleng amu ore neni ropiani indim sii ayau sipitali, aitoki te nkop olmaasai letipata oleng ltungani oota maali amu ninye enyorr ltunganak naa ninye eitambua loshoo ajo kegol amu olmaasaai naa mali naitodolu engolon naa to ltungani to losho ashu karsisho te lulunguta naa naata oltungani ina toki nailepunye ina toki naitodolu ajo ikarsis oltungani ashu mekarsis.

Eibelekenye oleng esiai enkiremore aswa te nkop naing'ua nanu kake ata si losho muuj naa kidolita ake ajo eibelekenye ena siai pii eunore amu ore entoki nainyala edukuya entoki naji climate change enkiti kibelekenyara e loing'ang'e iyolo ajo mekore apa eyolo ltunganak aatayelo ajo kaa kata esha naa kaa kata mesha, neaku mekore eyolo ltunganak ajonkaa kata eremisho naa kaa kata meremisho, neaku einyala si oleng ena siai enkibelekenyata e oing'ang'e eunoto epooki toki neinyalai ena siai nearr uchumi, etadoiye uchumi pii nechomo uchumi abori, neton etuetum ltunganak iropiyani sidain naaremie lchambai, mekore etum nainyang'unye nkibulu naaponu aun, neaku ekadolita ake ajo etadoiye ena siai oleng enkiremore te nkuapi naang' olmaasai, ore aitoki nainyaaka aitodoyo naa keatai oshi ntoki naji ajo si nanu pilo ayelou naa nkaitubulu nemekore ebulu to wejitin pookin ashu the system to the basic neaku metii aisaidia oleng tena siai naa eunore onkaitubulu to lchambai lang'.

Ore ana naa olmajani ashu eshai netaa embae naretissho oleng tiatua embaa e kila siku naasita ltunganak amu ore ninye angas ninye shai naa keretisho oshi ninye, keisidia oltungani peyie elosoki aitobiraki to osesen ajo si nanu pilo aitijing'aa, naa idol sii ltungani olakunyaa kaawa amu ore piimoku oltungani aaku kintomoki shai anaake naa keeta entoki naji addiction neaku lasima piok oltungani piining' ajo itushukunye iltungani aaku sidai, keisharumate oleng amuu keret eilepunye uchumi iltungana otii aaremisho, ajo si nanu pilo aitereu naa launok lolmajani keilepunye uchumi enye tenemir ilkahawa, netii sii ltungaanak ook shai te nkotelini nemeiraki ltunganak otii siaatin ,naa ketum oshi iropiyiani naasie imbaa enye anaake naijo ne school fees naaijo naa ne nkosheke ajo si nanu pilo aitereu naa etaa ena toki naji shaii keretisho oleng too mbaa nikiasita anaake.

Ing'oru ake oltungani olokushur sidai nishilu engiring'o sidai nikintishipa, iyolo piindip atushulu engiring'o sidai noleng nikenyi aiwang',ore peyie iwang' ning'oru naa kitunguu inoningoru lnyanya tenebo o royco ashu spices ,ning'as abukoki ilata moti indipa aing'ua olgas ,nibukoki ilata moti aitobiraki nidung'dung'oki naa kitunguu nincho engas kitunguu aaku metaa ketiu anaa keng'iroo ore peidip nipik ilnyanya linonok adung'dung'oki nipik shumpi ninkoroga nincho ldakikani aare meoto, ore piindip nibukoki inkiri inonok ine weji nincho ldakikabi okuni ning'uraa tena keowo aishamsham nabo, oro pishamshama nitodua ajo eo nidumu naa ngoshen inonok nibukoki atua ena moti duo nitii ayerishore ninche ldakikani oare metangasa naa inatoki ajing'aro, iyolo piindip nibukoki nkiti are naa peetum naa anoto enkiti supu ,ore piindip atubukoki ni make sure ajo keishamu shumpi aitobiraki, ore peaku eishamu shumpi nincho ldakokani imiet meoto aitobiraki, ore peidip aoto aitobiraki naa iindim naake ltungani atudumu amu eidipa naake.

Ore te mpishai natii enkaina ai ekideinye naa kadolta ajo loshoro ilo naa iindim ake oltungani naa aing'oru emoti sidai esapuk enyoo npik enkare naa aitorit mimput dei oleng, ore piindip aitorito enkare nincho oldakikani oare meitotua, ore peitoktok ina are ino, nidumu naa ana kurumwa ino, nkurumwa oloshoro nibukoki ina moti ino nimpirr naaa te lkipire mpaka nekuu, ore piimpir nincho ldakikani aare otoki meinyaaki ajing'aa kabisa nipik sukari nincho ldakikani okuni ore piinduip nidotu, ore epishaa naa nati enkainai etetene naa kadolta nai ajo osoito otoshoshoki aitaa naa metaa lkutitik naa ore nkibirata enye naa iosh'osh naa aitibir anaa kawaida aosh'osho ore piindip lelo soito nibukoki atu ena toki naji siever neitoki naa ninye aitoki naa aitai kulo kuninik neing'ua sapuki ajo si nanu pilo aiteru naa aidip nesarichoreki etiu neja.

Keishaa nieta ltungani mpukunot eyeleunoto o ntokitin kumok piitumoki ataasishore naji ena ore eng'eno sapuk neifaa neeta oltungani naa neifaa nieta eng'eno esiai enkiremore ashu naa ajo agricultural knowledge pitumoki atoyolo ajo kanyioo iun tene kanyioo intushulaki eifaa naa niyolou ajo eifaa nieta naa ina ng'eno esiai enkiremore, ore ngae ng'eno eifaa si oltungani nepik emg'eno esiai naipirita esiai enkare asho naa esiai e plumbing ajo si nanu pilo aitereu keifaa oltungani neyau ltungani oleng ina ng'eno arashu ina ng'eno naa esia enkare peetumoki naa ataasa ena siai aitobiraki, netumoki ataasa naa atuedol likae ataasa naa ena siai eunore enesheti ajo si nanu pilo aitareu.

Nemaana oleng dupoto oonkajijik etaarifa te losho amu ninche nadim aatolimu mbaa naagira aasa to loshoo netumoki naa aipresha serikali metaasa esiaai naa keidim sii mbaa enkajijik oolomon etaa elimu lomon oogira aasa te kila kona pookin elosho neyelou naa ltunganak naaijo lotii Mombasa ajo kening' natii aasa te Kisumu neyelou lotii kisumu ajo kanyioo nagira aasa te Mombasa neaku eata oleng ena siaai enkajijik oolomon etaarifa eilepunye oleng naa, etereto losho oleng pookin telulung'ata ailepunye aaret mbaa eyeleunoto ontokitin naagira aasa esiasa ontokitin enkiremore eti neeuchumi naa eilepunye oleng mbaa te lulungata naagira aasa.

Kadolita naa nanu nkitobirata enkuluponi najo clay naa embae ana sidai naidimi aitumia tombaa kumok oleng teatua olosho, ore ana kuluponi e clay naa keidim oltungani aironya nintayu ntokitin naaa ijo ninye ntokitin naa ijo kuna oshi nayerishoreki, indim ltungani aitobira nkuti tokitin nadalare nkera ntokitin naa ijo mpirai ombaa naretisho oleng te losho

Esidai oleng ena siai e unore olpaek te nkopang' amu eilepunye naa uchumi oltunganak ,ore pee idim oltungani aitayu olpaek te lchamba naa nelo apik enkolong' neun nimir naa ketum ropiani naatum si ninye ataasie imbaa enyenak te kila nkolong, ore aitoki naa sidai naipirita esiai olpaek naa ketumi siatin teatua lukuntani ajo si nanu pilo aitereu naa olchambai pookin mu keatai ltunganak ookuroki lchambai keatai ltunganak oitai lpaek neaku keitibir si siai ashu kei create siaitin teatua olosho lang' likitii, ore aitoki sidai netumi ake endaa sapuk te loshoo amu keatai shumash nemeitoki naa olosho ashomo aing'oru lpaek to nkule kwapi neaku keretu ltunganak otii atua Kenya neatai shumash teatua olosho, ore sii tenetumi lpaek kumok peaku naa ntoki naji excess naa keidimi atimir nkopi eboo naankinyiret naaret ailepunye uchumi elosho lang' le Kenya.

Enetipat pinyau kuna tokitin ejo naa weeds ashu oitubulu nemeyeuni te olshamba, amu ore kuna oitubulu naa keinyal enkiremore aang' amu kemitiki naa oitubulu aang' ebulu aitobiraki amu kemitiki ebaki enkolong nemitiki si etum enkare aitobiraki amu kei compete keng'ar enkare o naitubulu aang' nikituuno te lchamba naa kepor sii nkaitubulu aang' nemitiki ebulu neaku enetipat oleng peyie enyok olaremoni aitayau kuna kuna tokitin pee eiwang' te lchamba peetum anoto si ninye naa oitubulu peebulu aitobiraki asho peetum returns sidain, netun naa anoto ropiani tenetum naa aitayu kuna tokitini naa te ale chamba lenye emetii kuna aitubulu torok.

Kadolita nanu nkujit eaina e napier grass naagira aabulu te kideinye e ana pisha, adolita ii enkare natii ene weji, kadolita sii oltaraja, naaku ore duo te ntoki nagira asuuju tene weji naa kadolita ajo egira ltungana aitibir oltaraja bridge ashu peye emitiki naa enkare elo ainyal ena otuunoki tene nemitiki sii olbarbara lang' nearaa naa enkare meshomo enchoto nabo, neilepunye naa enkitobirata ena siai aang' pookin enaa nikidolita tena pisha aang' .

Kdolita nanu shai tena pisha, kadolita ovacado, kadolita inkiri, nadolita sii entoki natiu anaa ngoshen olkokoyo, ore lfaida oota ana daa amu ore ana daa naa nompukunot kumok, amu ore shai naa carbohydrate neisaidia ltungani peetum enguvu, iyolo ngoshen olkokoyo naa carbohydrate sii neisaidia oltungani peetum ngufu, ore ovacadp na aina entoki naji vitamin neret sesen aisho vitamin, ore inkiri naa aina endaa naji proteins neisadia osesen peesapuku osesen nelo sesen meiliapu, naaku kore faida naata ana toki naa keata faida oleng amu endaa ana naji balance ashu endaa ana naipatushoki pookin naa keret osesen oleng amu keisho naa mpukunot pookin naayeu osesen ashu tenaa ake enguvu netum enguvu, tenaa ake vitamins neibooyo moyaritin, tenaa ake ntoki naji proteins netum naa neisaidia peye eshet osesen, neaku etaa ore ana daa naa embai emaana paanya nanu penya likai tungani peetum anoto kuna tokitin naa nikitum teatua ana daa.

Ilo oltung'ani ning'oru naa ngoshen inonok ashu pilo aing'oru naa teatua ake eweji nemireki ngoshen, nilotu aing'oru ltunganak laasak le siai nincho metudung'o olchamba lino aitobiraki, ore peidip aatudung' aitai naa lainini sapukin nilotu nincho ninche kuna koshen, nincho metipika ina weji aun, ore peidip atuun keidim sii atipik fertiliser tenebo ongoshen nabo kata, ekeitegemea ajo kaa aina nabo e ngoshen, iyolo peidip naa nilo oltungani aing'oru ajo nanu pilo aitereu naa eweji nilo nitumie enkare sidai asho good flow of water ninkonekt kulo paipi linono metaa keitadoki nkare atua ngoshen, ore piidip arashu ajo ieta enkare, nindim oltungani ninukaa kuna koshen naake te kiwango e kawaida ore piindip atunukai te kiwango e kawaida nipik lpaipi linono naake shumata ni make sure ajo egira nkare ajing',egira enkare adokidoki atua shumata naa kuna koshen naa indim naa ina kata ayolo ajo indipa atuuno entoki ino netaa sawa

Ing'oru ake emoti ino sidai nipik kule nincho kule inono meiturukuto aitobiraki, ore peitoktok nipik majani, ore piindip atipika majani, ningoru naake nkariyak aji nkariyak uni ashu nkariyak ongwan eitegemea ajo aja ibabaa, nincho ldakikani imiet meitotua, ore peidip aitotua nipik esukari, ore piindip atipika ni make sure eitotua ore piindip nidotu naa ninsho ltunganak linono metooko